Tene tũrĩ anake anini twanyitanaga tũgathiĩ kwa mũtumia hau mũtumia mũkũrũ kana mũthuri mũkũrũ ũrĩa ũtarĩ na ciana ciĩ hakuhĩ, tũkanjia mũgũnda wake kũrĩma kuma kĩanda, rũgongo nginya kíĩnda, na magagĩkena mũno, na hĩndĩ ĩyo ndũkũrugĩrwo ona ranji ona ndũkũheo kĩndũ gĩa kũrĩa na ndũrarĩhwo nĩ mũndũ nĩ wĩra waku wa kwĩrutĩra gũteithia andũ arĩa akũrũ. No nĩ twakenaga mũno na hĩndĩ ĩyo wĩra waku ndũrĩ ũraruta, ũkũruta thutha-inĩ wambe ũteithie acio akũrũ.